Chu ko bobek , bobek anyun kechobe asi keam, kitutu ing tumin ii, ak iun komye komong nyungunyek, korook iker komie ngot komi kuutik , ko che kororon che momi kuutik ii, itil iiste keldo ak metit, korook itilatil ko mengekitu keldo noto ak metit, korook ikarangan ko yo ikorongoni ngwek itilji nyanyek ak kitunguik ak inde supuk tutikiin, kwanyiny kot mising.

Eng pikchaini ikere kalkiletait ii, ikere kartasit ak kitabut, kikere chepkondok ako mito jakit, imuchi inet chito olekipongondoke eng chepkondokchi, iborchini ile isire tuguk chemokchingei kwal kobek arawet ii, korok kosir eng taban olebunu chepkondochoto keboisie, korok kosir eng taban kora olekonortoi chepkondok che konget ko kakwalis, eng notok anyun ndekaisirchi chito kou notok, komuch kopangangei asikomuch komaam chepkondok kobek.

Akere piich aeng muren ak kwony, mi dukani pichu. Ngoker komoche kocher chepkondok murenoni kobun M-pesa amun akere tindoi chitugul simoinyi ako mi kartasit ak kitabut ii ne kesirchin, nguni komara kocher chepkondok, kere kwonyo anyun ngo kakonyo message simoinyi si komuch kokoch chepkondokchik chichi.

Eng pichaini akere chii muren mi mbaretab matundekab ndisiik ii, ak ketik alak che terter, kimuchi kenet chito ak kobo kolsetab tuguk cheterter eng imbar, ilechi kichobe mbaret yeityo anyun keib keswek, cheu ndisiik ii, kekole keswetab ndisiot inendet ii kebolchin nguny, kichobe keringet ne oo akebolchi nguny ak ketup eng nyungunyek akerip mbaret ngimoche inyorchikei keljin.

Eng pichaini ageere chito netindoi muswoknatetab keyat redioshiek, simuch anyuun iyai boisioni konyolu isomanchi ngalekab redioshiek ak simoishek chekikure electronics ko kariik che nyolchin itindoi, konyolu itindoi sitimet, nyolu itindoi soldaring machine , nyolu itindoi kora tuguk che kipimane kole kakosikchi.

ye mache iyokte chepkondok anan icheru chepkondok eng kokwet, iwendi okoi duket nebo Mpesa. Ye iit iyoktoi chepkondok ,igochi chito chepkondok guuk kondenoun simuit ng'ung asikoimuuch iyokte. Kongenomu chepkondok konyolu itinye chepkondok eng simuit ng'ung, iyokte anyun iyoktochi chichoto po duket, Kong'et inendet kogonin chepkondok. Kou noto anyun kiyae boishonik ko u nito.

Ni ko imbaaretab logoekab matundek, eng kokwenyun kekole logoek cheter, kikole paipaik ak maembek. Macham kokaranitu komnye machungwek eng kokwenyo. Ngadan mayai komnyee matundek, koyae komnyee maembe ak kealdai chechang, kimine kou yu ikeertoi ole kiminda matundechu koba lain ako etu ketitab maembe ak kealdoi chechang eng kenyit agenge.

Agere eng pichaini ale townit yuto, mito tuguk che terter eng towni nito. Koger sacco nebo stima sacco ,akagere kora sacco nebo mwalimu national. Eng yutok anyun kotagu kole bendi biik sacco neka cham chito much iwe stima sacco anda iwe mwalimu national sacco asi inyorchige toretetab sacco. Igere biik chechang chemi yo, mi kosereke alak, komi kobwone kochenye torite biik eng pikchait ni.